ekamir isinkir te bei eabori pii. naa iyiolo oltung'ani oinyiang'u isinkir aare naisho obo te pesho, naa inakata eigil likae, iyiolo te likae kekun nigil aapuonu era kumok. amu kepuonu naa ajo ,ootu amu etii isnkir oolelek ede. naa kalo aisho, te bei sidai. nejia ake aiko, iyiolo sii ninche naigil ayiaraki, anaa naidim ateyiara obo teine naisho ming'urai.

Pooki piisiai iltung'anak tenebo tenkaji tenetii enyorrara, netii naboishu nemetii oltung'ani oitodol olikae madharau, nenyorra iltung'anak pookin, neesi esiai tenebo neiting' esiai te esidai. Yiolo ina aji neeku enatejoji apa yiolo enkaji natii naboishu naa ekelo enelakua, neeku kifaa piibung'a iltung'anak tenebo.